Kiyakik che ayakii ko netaai anyun ko teta nitok kotoreton amuu konoo chego che aboishee eng kurgat ak chee kialdalooi koraa komii negoo sikiroik farasishek ak ngorork

Kouu ngunii sukulit nekoketech eng komasta ne apunuu kokotoreto Missing amuu ki eng keny ko kimotinye kazi age tukul ko eng ingunii kokonoo kazit amuu kwakol ngwek chotok cheaibei kopaa sukulit nitok

Nkimwoe komosto ne obunu konoitos bik kabisa ak kotok mengindos en kipagenge ak kotoretigee en kasishek tukul amomii siretabgee agetukul en bik, mengindos bik en chomiet tii ak kipagenge. Koraa ko konoitos bik kou nguni ngomii tuyoshek kobwone bik en kipagenge konyokengele lii ak kekoshin ketoretgee kou nguni ngomii lakwa nemii sukul kobwone bik nyokotoret kiyum rabiya kiyokto lakwetab kokwet kwo sukul kou noton nyoko nyokotar sukul kowek nyokotoret kokwet. Koraa komiten kurubishekab Whatsapp chebo vijana chebo kokwet Chengololchindos akonoitos en yoton nii koyokindos en boishonik ak tesetab tai nebo kokwet ne obunu. Koraa komii kou mbiroshek chon kityori kobwone bikab kokwet en kipagenge kobwone nyokityar mbiraniton akko en timit nekowine kikochin zawadi ko en oret niton kotuitoa bikab kokwet ak konoitos missing en kipagenge.

Eng rutetap kiyagik anyun ko kikotoret eng oret ne kararan kouu ngunii ngiker kiyakikchutok kikirut ko kikotoret kotbii eng oret ne kararan amatonomei mianwakik saiitage tukul koraa ngiroo tukchutok koamishei komyee ako iotetnwaa ko kararan got missing

Kandoindet nekitaii nekiboo emet ap kenya ko boiyot jomo Kenyatta inendet ko kikisichei eng kenyiitap elipu agenge bokl sisit ak temanini ak tisap inendset ko kieet eng kenyishek taman ak angwan atyo kosirto inendet

Netai ko Aberdare national park, kitinye Amboseli national park, Arabuko sokoke national park, chyulu hills national park, Hell's gate national park ,kisite bukute national park, national marine national park, mikora national park, lake Nakuru national park, Malindi marine national park, mii maasai mara national park, meru national park , Mombasa marine national park, Mii um Nairobi national park, Mount Elgon national park, Mount noo um longonot national park, Oldonyo sabuk national park, siliboi national park, Mii tsavo west national park, saiwa swamp national park, mi watamu national park, mi central national park.

Mii keteshetap kass fm nenaat eng taarifa chechwaket koraa komii kitwek fm konaat eng kipindishek chekororon koraa komii emoo fm

Korok komii malishek chechang kouu korik che kikombwondoi ak chemenye biik koraa komii garishek mii benkishek mii kappolice akomii korik ap kaonti